alen atak ee ko en pichaitni en boisiet neagere ing'yu ko boisiet nebo koolseet ap ngwek, chotok ko sukuma. eng' kokwetnyon ko boisioni ko toreti kogoch biik chekiame, ngwek chekiboisie biik chebo familia anan koboisie kora ngwekchutok , yekakemin kimuche kialda sikokon rabisiek chekiboisie eng or age ne

alen atok ee ko eng' pichait neagere en yu ko kandoindetnyo neoo neindochin emet ap kenya, inendet ko William arap samoei ruto. inendet ko indochin emet ap kenya ko mugul akopangani tuguk tugul chebo emet nyon Kenya. inendet kobooru ee kalyet, inendet koyumi, boisiet nyi ko koyum biik tugul chebo emet chebo Kenya